Enetipat amu, enetipat enabae amu, kisho yiok matar inkurs lomanya atua ena daa enasai enkano, ketii oshi irkus lojing atua neeku misho ena daa eeku. Enaa irpaek, neeku kintumia ena pee per kulo, kulo kurs lomanya atua kuna aitubulu. Nejia naa.

Ore imashinini nikintumia tolchamba, na kintumia oltarakita, kintumia oltarakita tenkaraki enkiremoto, nikintumia si emashini nikiwoshie olchani tenkaraki pemenya inkaitubulu irkurs ashu intokiting torrok, nikiata si emashini..

Intayu numbain esimu, italaa te simu, niwoshoki olderefai, newoshoki olderefai iltung'ana otadoutuo te ngari. Ore olola lino nitipika ormonekie, niyolo sii enetiu olola, neoshoki olderefai iltung'ana aikilikuan olola lino.

Tenadol ena siai nadamu emodie namorieki nkajijik ormasae, arashu naari kira nkera kutitik nikibung' naari emodie nintobiru emodie nitobiriu enaa sai enkiteng'. Nintobiru enkiteng' sidai oleng' ashu enkaji arashu enkerai kiti. Neeku ore padol enaa modie naitadamu ntokitin apa nikayas kira kutitik.

Mee sapuk oleng' tenkop ang amu yiolo enkop ang' naa orpurkel naa yiolo ena peku nemebulu tewueji nara orpurkel amu yiolo naa orpurkel naa ewueji nairowua ketii enkolong' neeku mee sapuk ena siai tenkop ang' oleng'.

Kaitumia olatarikita airemia olchamba, naitoki aitumia emashini naosh olchani naitokii sii aitumia ena kesu ena daa, naitoki iatumia enayaki atua orkombe.

Itumia ena oitoi tenkoitoi nalelek peyie iboori empurrore tesirkali netum sii sirkali aawaita pee etum sii sirkali aanoto kodi enye tiatua kuna pisaai.